Ore enasia enlomputa na keyieu engeno nagut peyie itumoki ataa ariyia ore entoki edukuya niyieu na lasima oiata computer ashu laptop nintoki aingoru ositima amu meesisho metii ositima pitumoki duo ainoto lomon pooki toloingangi na keyieunoi tenira enkerai esukul amu oltungani ogira aitwru keyieunoi niaga enkipande niata ormalimui likiutaa nikintengen nikiliki ntokitin ngejuko.

Ore enaa naa keutu ajo ore, inkulupuok ashu olchamba lotunieki kuna kaitubulu naa, kepir oleng netii fertilizer .Teningor ibenek tenebo ebulunoto ekuna maali naa, keutu ajo keramatitae, ewoshitoi olchani le kijape tenebo olchani ongadie orkuto. Ore kuna aitubulu naa kenyor enkongu tenkaraki ebulunoto naitobirunye ninche abulu neata, ibenek sapukin sidain naitodolu ajo ore ena nkulupuoni neitu eirem.